Dukani konyowa ahinya e gwengwa, kidwaro rwako pesa e simu, kidwa oro ne ngato mani kama bor pesa kata kidwaro golo pesa ma ngato ooroni idhi e dukani gi ka in gi kipande ni . Nikech jo dukni gi nigi pesa mangeny e lwetgi kata magin go e simu, jokuoe osefwenyogi ,osekwalogi kendo miyo jii tinde oluore bedo gi duka aila ni

Soda mitna ahinya, moloyo to kiyude kong'ich seche machieng' rieny. Omilimili kendo en gi ndadhu mopogore opogore kaluwre gi dwaro mar ng'ato. Ahero ahinya to molos gi ndhadhu mar machungwa. Bedo ni okete e chupni, minyalo nyieo kaluwre gi nyaloni kendo chupnigi, ahinya to matindo inyalo ting'o kidhi kumoro amora kendo gik ma olosego ondik e toke. Tarik molose gi mar kethruokne bende ondik. Mae konyi mondo ing'e tarik molose gi chieng' mokethoree geng'o ji chamo gik mokethore, kendo ing'iyo ni ndhadhu mage ma kimadho to okeloni e dendi.

Odwarore kidwa dhie pinje maoko. Kidware idhie ofis mag sirikal moyiedhne chiwo gigo. Kendo ikaw kipande ni kidhi gi karatese mamoko miduaro kaka karatas mag nyuol kendo pim mag tuoche mopogore opogore. Kae bang'e to ichulo pesa matin kendo inyisi odiochieng' ma iduogo yudo. Ng'ey ji yuak ni ofise gi nigi mibadhi ahinya. To kendo, loso gigi kawo ndalo mang'eny. Jok manigi wedegi e ofisi kata ong'eyo jok matiyo kanyo kata nigi pesa nenore ni yudo bang' ndalo machuok kipimo gi ng'at ma onge ng'ama ong'eyo to oluwo mana chik moketi.

Puonjo nyithindo miyo ibet mamor nikech nythindo gin jokma nigi mor sate kendo ikonyo nyithndo fwenyo lek margi kata gikma gidwa timo ka gisebedo jokma dongo. Ikonyo nyithindo fwenyo ni kata obedo ni gitindo ginyalo timo gik moko ma opogore opogore. Kendo ka nyithindo osedongo kendo koro gitimo tije ma opogore opogore mane gigombo ka gitindo miyo, miyi mor mangeny kaka japuonj gi nimar nikonyogi chopo kuma gintie

Pur dwaro omenda mangeny ka chakre gi nyiew kodhi ,iko puodho, komo ,doyo, kendo kayo gima ipidho, ike mondo obed maber ne chiro kendo tere e chiro kata tere e kambi mondo olose mondo obed gima nyalo usore. Keto yath en cham mondo mi kute kik donji bende kaw pesa mangeny kendo dwarore ni kadichiel iluongo jalony mondo mi ongi puothi kendo onyisi gikma onego itim mondo iber pur. To nikech pesa iyudo bang ka ise uso, dwarore ni nyaka ibed gi pesa ma ichako go eka bange ka ise uso tinyalo duoko pesano, inyalo kao hola kuom bengi kata kuom anyuola

Geche ma ting'e ringo matek ahinya nikech idwa ni ochop ne jonyiewo kapod ok otuo nikech kaka itiyo kode ki ichame dwarore mana ka pod ong'ich kendo ka pok otuwo k ajo moko chame ka okike gi njugu jo moko be mede nyaka soda .Ng'enyne jo ma chame ohero bet ka gi ngeng' kedo ka gi go mbekni odiechieng, gi otieno pinywa bende pinywa bende pure to tere e pinje maoko, kendo gi pinje ma jirende wa. Sirkal dwaro ni mondo ogole to kendo jo moko be dwaro ni omed mana pure. Gi teknoloji manyasani pige ibiyo kendo iketo e chupa ti iuso kaka juice.

Pur to ahinya mar nywando cham kao pesa mangeny kochakore nyiew kodhi maber, iko loo, keto yath kendo pitho, doyo kachiel gi keyo duto dwaro pesa. Kendo dwarore ni japur ka dichiel iluongo jalony moyiedhi mondo mi orang puodho kendo onyisi gima onego itim gi gima ok onego itim. To nikech pesa iyudo mana bang ka isetero mwandu ni e chiro ma iuso, dwarore ni japur nyalo kao hola, keno ne mondo mi opur godo nikech pesane oyudo bange. Inyalo yudo kony koa kuom jokma ichulo, anyuola ni kata jokma machiegni kodi

Ibaro kata iyietho wiye ma gimalo matin to nikech otek dwarore ni i yiethe gi gima bith ahinya ,bange ka osetuche matin uyudo kaka imatho inyalo olo kamoro kata inyalo keto stro matin e hiye ka iywayo go pige kisetieko be chame inyalo bende bare mondo omi cham nyaiye marachar kende ka iwito toke matekno.

Kane watindo kendo ne wadhi e skul, ne warito ahinya mondo wang' onyango ochopi, mondo wadhi wachiem. Ne wating'o sende kendo wawuok gi ng'wech ahinya. Ka ng'ato ka ng'ato dwa ni en ma okwongi mondo omi oyud mamalo mangi mo. Ahinya to chieng' mitedo michele ne wamor. Japuonj ne pangowa, kendo nyisowa ni ok onego walar nikech nitiere moromo ji te. Nyithindo matindo ne iweyo mondo odhi mokwongo, kaeto bang'e nyithindo mane klase mamalo. Chiemo kanodong', jomoko ne oyienegi mondo odhi omedi kapo ni manomiyi ok ne oromi. Kendo nikwerowa kawo mang'eny kiwito, ikawo moromi michamo titieko nikech wito chiemo ok en gima ber.

Teknolojia en gima ber ahinya kendo sirikal oparo mar tiyo kode kichiwo pesa mar jodongo . Kar jodongo dhi pango laini e posta kuom ndalo ariyo kata adek kata moloyo, sani koro sirkal kaw nembeni gi kendo oronegi e pesa giyudo e simbgi ka ok gichandre ma rwuotho ka moko kuomgi tuo to ok nyal dhi mabor. To pesano ok nyal mii ngato dwaroni in iwuon ema imiyi. Yorni ber ahinya nimar obiro konyo jodak

Pi gi sabun ma ilwokogo komondi. Keato ikawo masin ilielogo maler, itwoyo, iyweyo gi yath, kendo ikawo masin mar ndiko tidiyo kanyo. Kisediyo masin mondiko, kendo ikawo yath tiyweyogo, mondo omi tuo kik donj kanyo.

Wayiero yo mar komo nyuolo kalure ni wadwa yudo nyithindo adi kendo bang' higni marom nabde. Wadhi e puonj kuom jolony makonyowa ng'iyo kaka nyithindo e piny masani irito kakipuonjogi kendo kaka ikwerogi kagitmo gima rach. Kata wan wawegi wanyalo bedo piny kawarango yore mabernwa mogik e rito nyithidwa.

Eeh nyalore nikech iwachoni nyathi oken mari kendi nyathi en mar anyuola. Jii nyalo konyi kido kaka nyathini nigi paro marach kata nigi kido marach kat anyalo konyi fwenyo .To ka ochopo e chwado nyathi, ok berna ka ngatma oken janyuol nyathi chwado nyathi kata ka ok openjo janyuol ne nimar in kaka janyuol kichwado nyathini kata ikwere gimoro ibiro kwere e yoo mamuol ka in kod hera ne nyathini to ngata ma opogore nyalo kwere gi gero mangeny kendo nyalo goyo nyathini machop kuma hinye. Ka ifwenyo ni nyathina nikod kido marach, bi inyisa angeyo kaka abiro kwere moloyo romo gi nyathina oko kuma otuge kata e ndara tichako dhao ne e dier jii kimiye wich kuot gi jowetene

Eeeh an go, wachako gi pango odiochieng mar tugo ka watieko tijewa mag ot chon eka wadhi e pap. Ka wachopo e pap ngato ka ngato timo tugo ma ohero to ka ok ihero tugo ma nyawadu timo inyalo chung ka ijiwe kendo kirango kaka gidhi gi tugono. Ka watieko tigo amiyo jooda mich mondo ojiw gi mondo odiochieng ma biro kata chieng ma watimo tigo kendo gibed mamor kendo gitim tugo maber. Anyalo bende luongo nyithindo mamoko mondo mi oriwre kodwa mondo eka tugo obed mamit nimar tugo mit ka ungeny kendo ka ok un jii matin

Kaluore gi hik nyathi gi kit nyuol ne ema abiro rango kaka amiyo gi tich. Nyithindo madongo abroo miyogi tich motegno kendo nyithindo matindo abiro miyogi tich ma yom. Nyithindo ma nyiri abro miyo tich madhi korka jikon gi rito ler mar ot kendo nyithindo ma yawuoy abro miyo tije ma oko kaka payo dala, dhi kwath ,rito jamni. Amiyogi sama onego gitim e tich gi kaka onego gitim kendo ngama otimo tije maber amiye mich ka jowadgi neno mondo omi ojiw joma moko bende otim tich maber e yoo ma owinjore. Kaponi nitiere tich matek kata gima otamogi ginyalo luongo jonyuolgi mondo okonygi kata ngama chielo

Mine kaachiel kod nyitindo ma nyiri ma orwako tigo e ngutgi kachiel kod e tiendgi. Gibore gi leso kendo girwako akala e tiendgi, Moko obet ma orie tiendgi piny ka chalni nitie wach ma giwinjo nikech giduto gibet ka girango kumoro achiel. Miyo achiel mobet gi malo nenre ni ohero mihiache ahinya kendo owuoyo kode korange e wang'e. Kaluore gi rwakruok gi gi ot ma gigero, nenore ni jogi gin jo maasai nikech gin ema gigero udi kagitiyo gi kete kachiel kod lum kendo kitgi mar rwakruok en mae

Nikech lao en gima ngato ka ngato rwako pile ka pile, ibiro yudo jii mangeny manyiew kuomi pile ka pile kendo mae miyo iyudo yutoni maber maromo ne in kachiel gi jo odi. Kae bende iromo gi jii mopogore opogore ka jomoko nyiewo kuomi mokuongo to jomoko gin jokma nosenyiewo kendo giduogo. Opuonji wuoyo gi jii kendo kaka ilombo ngato mondo mi okaw gima inyiew kendo koro iuso negi

Atiyo gi pesa e timo gik ma ochuno kaka chiemo, lewni, gi yudo ku ma wadakie kata ka en chulo ot, gik yweruok kaka dhi e magawa ma go aketo tenge, anyalo kawo ola e bengi, kata ola mag simo mondo mi okonya chulo ne nyithindo pesa e skul.

Punda ni oting'o nyidiel gi kube ma ni gi gi ma chal ni pi modho kachiel kod okombe kendo ku ma gi nitire no neno maber ahinya nikech loo opiyo kendo lum ma dito oti kanyo, polo be neno maler ka boche tang'o rang'isi ni chieng' rieny to onge koth.

E dwe ka dwe kata sa asaya ma ayudo yuto na aketo pesa moro tenge kendo akane. Anyalo riwora gi kembe ma geng'o masira mondo mi dwe ka dwe nitiere pesa ma gi kao to gikano na ka ayudo masira to gi nyalo konya ,kendo seche ma an matek ni, gik moko kaka dhi e magawa kata timo gik ma ok ochuno awera go to ang'iyo mana gik ma ochunowa gi jo oda.

Jopuonj obago ng'anyo mapek kendo gidwaro meto mar osara, ging'iyo ngimagi king'adogi pesa mar kaka irango ngima tokendo ka gidhi osiptal, chunogi ni gichulo koa e ofukgi gin giwegi. Jopuonj temo nyiso sirkal ni jopuonj emomiyo ng'ato kang'ato en ng'ama en kawuono, kendo onego omigi luor makende. Jopuonj mamon gi machuo oriwore ka giwacho dhok achiel ni gidwaro mondo ywak gi owinjore nimar gise sandre moromo. Jopuonjgi gin mag sekondar.

Jopuonjre ma nyiri ma orwakre maber, mo osuko wigi ,kendo ma otucho itgi odich ahinya ka gi golo pichni moko kendo gi bao e karatas ma rachar. Gi tiyo gi masin ma opogore opogore mondo okony gi e golo pichni go maler .

Lewni mag tich kaka ogudu, wuoche mapek gi jacket ma ni gi rangi ma neno kata ng'ato ni mabor. kendo dwarore ni irwako gloves e lweti ka imulo gige gi. Dwarore waya mar stima ka weyni gi gin kidienje ma opogore opogore. Dwarore kendo tester ma ibilo ka stima osedonjo kaachiel gi plais.

Pichnigi gin mag boma kaluwore gi ot mabor moger gi teknolojia manyasani manitie. Kendo aneno riwruoge ariyo. Riwruok mokuongo, en riwruok mar jok maloso sitima kata jok matiyo ekambino. Riwruok machielo en riwruok mar pinywani mar jopuonj. Riwruoge ainagi ber nikech gimiyi hola, gimiyi puonj kendo giriwou kaka jok matiyo tich achiel ka gimiyou paro maber kaka unyalo dhi mbele kendo utim maber e tijuno. Higa ka higa, nitiere romo maduong' mar jo riwruok no kinyisou kaka usebedo ka utimo kendo imiyou ohala ma use loso.

Loo ma ni kae ber ahinya ka en rangi ma rabuor kendo ochunglo ochung' e wii loo ma oluorore maber. Ochunglo ni toke tek kendo neno maleny ka imule to opondo odonjo e i toke.

Bang ka ne ang'iewo ong'we yamo manyien gi lain ne aketo pesa ma aorone mamana ka ne en dala. mae ne ber ahinya nikech ne ok ochuno ni ami ng'ato pesa oterne kata akaw nyamburko aterne an awuon, ni mar ne adhi e duka ma gi puonja kaka atimo, giketo na pesa e simo to gi ng'isa kaka adiyo e simo ma pesa ochopo ne mama.

Oberna nikech nitiere yore mangeny. nitiere kungo ma igolo bang ndalo ma in ema iyiero kaka week achiel kata dweche kata ka higa rumo. Kendo nitiere kungo ma iketo to inyalo keto saa asaya, nitiere kungo mingado kowuok kuom osarani kendo ikanoni. Ober na ahinya nikech kochopo kama matek ok idhi ir anyuola kikwayo pesa kata kikaw hola mibiro duoko ka onyuol, Ikaw kungoni titiyo godo. Inyalo bend ekungo mondo inyiew gimoro ma isegombo to gisano ionge pesa moromo. En gir aling ling ma in kendi ema ingeyo, onge ngat machielo ma ngeyo ni ikungo kata in gi pesa ma ikano kamoro. Ngama gombo nyalo teme nikech okonyi tiyo gi pesa ni maber kingeni nitiere pesa moro manyaka ikan

Ndikruok kaka jago ombulu e piny ni en gima ber nikech konyi mondo in iwuon iyier jatelo ma in ema idwaro, kaluwore gi kaka owuoyo kata kaka ose bedo ka otimo. Kendo konyi mondo iti gi ratichi mar goyo ombulu kaka japiny, kendo yiero ng'ama in iwuon ema idwaro, ma ok ochuni. Goyo ombulu ber nikech en gima itimo mopondo, maonge ng'ama ng'eyo ni niyiero ng'ani, tiwe ng'ama chielo.

Jii mangeny ohero dukani ahinya ahinya to jii ma tindo kata rowerni nimar dukani ok us chiemo, guso gige duso ot kaka maua, kombe gi sende. Jokma mine be ok owe chien nikech gik mabeyo man ka kendo bechgi yot miwuoro, gige nindo mayom bende iyudo ka ,to ka idwaro mondo okonyo mapiyo mond gokinyi nimar kidhi odhiambo ibiro yudo ka jii opong kendo gik mabeyo osedhi. Dukani osechopo e gwenge ma opogore opogore kaka Nairobi, Mombasa gi Kisumu to kendo gimedo donjo e bombe ma opogore.

Chieng' ma jolony mag chike ndara nitiere e nderni wa mutokni pong' ahinya nimar dereva ka dereva lor, kendo irango otesene mag tich kagin mar adier kendo ok gin moloso kende. Obila bende chung' machiegni nimar nitiere jok mohero ringo kata jok makelo dhaw koyudgi gi ketho. Derepe moko kose fuenyo ni jogo nikamoro endara, giluwo yore mopogore ka ging'e ni gin giketho to ok gidwa nomakgi. Nenore ni ndaloni ne en ndalo korona nikech police, dereba kaachiel kod ofisa mar ndara giduto giruako abuog rombe, kendo gichung‘ mabor.